Abuate komi kaimutik chenyoru temik. Amasich katoltolleywek cheyachen noton ih ye, kakonyorunen Siret nealda katoltolleywek chebo serkali anan ih tuget agetugul koyat katoltolleywek choton ih Ako ker , kot ko kararan anan yachen. Imuche kora koib agoi ka akoyat yamae kobokomiso. Yeitia koker kokaranan kot ko yachen kowekta koba tuget naton ih , anan ko Siret nekoalen akitya kolenchin yachen katoltolleywek en tuget ni anan en Siret nekoalen, niton ih kotareti koib kibagenge bik yeitia komwachi serkali kolenchin yachen katoltolleywek.

koimutik chenyoru temik yon sire imbarenik kwaak iih ko chu, magoraek chengolu kole ofisaek ab serkali chekokiyook kosirchinoot biik imbarenik iih, ofisaek ab serkali che moche keongan iih noton iih kokigochi rabinik sigomuuch kosirchi biik imbarenik kwaak, kiit age ko imuch kongaal kee temiik kole mobo komonuut kosirchigee imbaronik noton iih komuch kwo chito age anan ko biik alak kosirchigee imbareet ab temindet, noton iih kogochin temindet kobeet imbarenyin, ko kiit age koimuch sait negomoche kosirchigee temindet imbaret iih ko motindoo kasarta ofisaek chesirote imbaronok kosirchi inendet imbareet noton iih kogochin temindet nywaan.

Eletoretitoo tuiyoshek ab sigik ak konetik kotes etunotetab lakwet ih ko inoni toreti tuiyoshek choton kokochi kasarta sigindet ih konai eketeptoo lakwet atkan tugul en sugul amun mwochin konetik eleuu ngoburtos ih ak lakok alak kong'olonchin mwalimu eketeptoo konetishe mwalimu ak ole urerendoo ak lakok alak toreti kora tuiyoshek chuton ih sigindet konai kit neu lakwet en somanet noton ko ngot komiten ng'weny en somanet ih ngotko miten kwenet ih anan ngotko miten komie noton kotoreti ngamun mwochin konetik sigindet ih walutik ab tyemutik chekokayai lakwet ih ak konyor

Eleibundo igorwek che nomegee ak kaberuret, kipakenge ak noiyet en kokwotinwek cheterter ii ko inoni ikochin biik kotuiyo yekotuiyo kokatge, yeityo kotepengee oleyopu agetugul akityia konam kotepengee tebutik chekikokas chekikokas akopo kokwotinwek chebunu agetugul akotesta kokatge yeker kole kakonoiyo komuch kokochikee nambarisiek chepo simoit ii sikotestaa kokatgee en gaa. niton ii kokochin biik kotoretge en uinwek chepo sobet chebo atkan tugul, toreti kora kopchechikee ng'omnotet nekikonai nebo temisiet ii anan ko biashara, koibu niton kipakenge ak noiyet en kokwotinwek cheterter yestesta kokatkee bichoton kokotuiyo.

Ng'atutik che kikichobe en chabetab chekirop kotienge kole kemache chepkirob ainon. Ingot ko tuguk cheuu lokoek ih cheuu , opakado kependi ketile ketit ih anan ih ko temet nebo ketit nekikere kele kararan en ruret aketil kora ketit ih nebo nekikere kele kararan en ruret., yeitia keib metitab ketit nekekikere kele kararan en ruret ih kerob ih ak nekikere kele kararan en ruret niton ih kokochin korur komie kosab agine nekakararan en ruret aitya Kokon rurutik che kararan ngamun kamakibol kakitil kityo metinyin ih akeib metinyin ih

Ele nge'emda ng'atutikab emet nyorunetab tugukab temisiet ih ko inoni, ingot ko tes sirkalit betab tetenderek ak anan kerichek chekiboisien en ribsetab tuga ih komanam tiang'ik ih anan ih kebiten tuguk chebo imbar kouu kutiet ih anan kokochi korurio komie kokochin temik koiwei koal tukukab temisiet. Kit age ko ingot koet serkalit ih kemine tuguk cheimuch kamache temindet komin niton ih kong'eme temisiet. Kora komuch kotaret serkali tukuchuton ih yebos beitab aisurut nenyorunen ih kora komuch kotaret serkali bik kokachi tenderek anan katoltolleywek sokkachi sikotoret en minset nyuan

Kit neyae kibakenge nebo Kenya Bereue of statistics en ribsetab rurutik kab temisiet ih ko tareti kochigili rurutik kot ko kararan en temisiet ih kochikili kora kerichek ih kot ko kararan en rurutik. Kochikil katoltolleywek kotko kararan en Iingot ko kerichek ko kararan tareti kora Kenya Bureau of statistics kot ko rurrutikab temisiet ko kararan rurutik en imbaret noton ak korista nebune olaton ih ak robta nekonu kokwanaton amuun toreti temik ih konyor kelchin en temisiet nyuan. toreti kora Kenya Bureau of statistics ih kampunisiek ih chechabe rurutik kab temisiet ih komatkobaisien kampunit kaine nyuan

Elekerta temik boisietab ng'atutikab temisiet en tietaab temisiet nyuan ih ingot ko taterito ng'atutik choton ih koribchi beit nyuan ih en tuguk kab temisiet komat kwo ngueny. kit age ko ingot kwa toreti ng'atutiet konyor chike tuguk kab temisiet ih cheuu tenderek ih , beek ih ak kerichek ih en nyumnyumindo noton ko ingoib koibchin ng'atutik choton ih tuguk kab temisiet korik ih akobos aisurut en tuguk choton bo temisiet. Ko elekerto en kamirmiretab boisiet nyuan ih ko ingot ko ete ng'atutik choton komin rurutik choton ih. kora beitab aisurut ih anan komaibchi korik

Orneibu kergong'et boisionik kab kabatisiet ih ak kanyorunaik ih ko ingot ko mi barak beitab kabatisiet ih kotienge mwanik cheamakyinege terekta Yoon temisie ih anan ko en emotinuek alak che ng'ung'ungnyek ih kwak ih ko menet ih beitab kabatisiet. Kit age ko ingot ko etyi robta rurutik chemi mbar koet kemeut ih ko mi imbar rurutik ih, ingobutie ngueny barabu ih ko en tuguk cheuu biasinik ih , ko ingoet korista kokochin kong'emmakis missing rurutik noton ih ko karon ih kokochin kwa ngueny ih komaginyor kora kanyorunaik che kayamgei ak tuguk chego komin ih ak tuguk chekikiboisien en minset

Temik cheechen kokaikai kokombuan mbarenik ih , ingamuun imuch ko kotem mbarenik kwak kokomin tugul. Noton kokochin kotokokombian alak, kit age ko imuch kokamagotinye temindet ih rabinik cheamege ak koalda mbaret age. Sait noton kokai kokombuan ih sikonyor baita kobokwalen imbaret age . Kit age komuch kobunu temindet noton ih kokwet neloo en yoton kaame kokombuan imbaret. Ako matinye mbaret age en kokwanoto ih. Noton ih kokochin kokombuan imbernik ih sikobit kotaret koal alak. Kora kakomboanetab imbarenik ih temik ih konyor baita neoo kosir ndakokabur rabinik kuak kokaboisien

Panganutik chebo me'ngetab imbarenik che kikiyai en Kenya ko ichexhu. Imuch komeny chito Imbaret ih kotienge kot ko ba serkali anan ba chichok anan bo bororiet. Tindoo kit kit nekikuren title Deepd noton kora komeny chito mbaret kotienge kot ko kibo sikindet nyin, noton ih ki indie imbarat noton komeny imbaret kotienge kokabo serkalit ko kaigochin serkali chamchinet anan ih koba bororiet ih ngamuun ih kakoti chichiton en kasarta nenuach ih anan ih kokasir bororiet korib imbaret bik chemenye missing imbaretab serkali ko kiboitinik kab serkali

Or netoreti kerkong'etab kerichek, ko kararanindab kerichek ko tareti kerichek ih koteshi kimnatet ih minutik en imbar ih siko kimegitu komuch koter mianiuek cheimuch konyor kit age kotareti kotere en korista anan ih ko robta . Tareti kerichek kobar tiang'ik chakamache koam minutik en imbar ih , anan kokonu amituakik. Yekakobar kotareti komat konamnda mianogig chekato indei ng'uany kararanindab minutik tareti kora kerichek koteshi katoltolleywek ng'ung'ungnyek ih ak minutik en imbar akokachi ak kogchi kosich ak lokoek ak kotese karannindab .

Kewelutik kewelutik ih cheechen chenyoru temik kab kawek ih, ko ingoet robta nebo koitar kobire kawek kobar. Noton ko karon kondei ngueny ih, lokoek cheki nyoru en kawek, kit age ko katoltolleywek cheyachen anan ih rarunetab katoltolleywek ih chekindei kawek ih, ko kochin komai kawek lokoek chechang. Ak kora kong'achin ih konam komengekitun lokoek kab kawek chekenyoru kit age ko ingoet korista kogochin kawek ih kochusio kit age ko beit ne mi ng'uany nebo kawek ih kong'achin temik kolakta kawekwal anan kobal ngamun kerchinge kamatik neka nyalchin konyor en ka.

Kewelutik che nyoru temik en ng'atutik ab kagombwanet ak namet ab mbarenik ko icheju: imuch ko ng'atutiet nebo kagombwanet ab mbaret kogochin kasarta ne nwach temindet en rabishek che kalipan kotom koweki faida temindet. En nametab mmbaret ko icheju: imuch koyete ng'atutiet temindet konam mbaret en komosta ne kokere temindet kole kararan en minet ab rurutikyik anan komuch kogatem temindet mbaret nemanenyin anan bo chito age nekamakongen kole tem temindonoto mbaranoto. KOmuch koron konyon kong'em en butet, belet anan en swaget ab rurutik ab temindet noton kogochin hasanet neo temindet.

Tebutik che kitebe yon isireke isoman en sugulitab barak ko icheju:Kaineng'ung noton ko kainet netai ak kainet notoon nebo oeng, sugult ne kiisomonen en sokondari, makisishek che kiinyoru, sugulit nee kiisomanen en primary, sigindeng'ung anan ko chito ne ribin, nkotko ii tie anan ii muren, ngotko itinye koimut age tugul en bortang'ung anan ko en sobeng'ung nebo atkan tugul, ngotko takosobtos sigikuk, ngotko sigikuk ko kameng'ung inegen anan ko babang'ung inegen, ngotko kigenyoru chi anan ko kipagenge nekitoretin en somaneng'ung nebo sokondari,

Mgutik chekimokyingee anan chekimokenen siketoretin en tugetab safaricom ii koo nambaitab lainingung nebo safaricom, nambaitab kipandengung ii anan laini nekiiregistenen laini noton anan kikipandet inei nekikiboisien keregistenen laini noton, kit age nekimokyingee komuch ko rapinik chekomii M-pesa kangokerokse laini noton ii anan koo tabu neketinye simokyigee toretet, imuch kora ketebenen betut nekiposigeng'ung ii sikotoret biikab safaricom, konai inei kole inyendet ii nebo laininoton bo safaricom, kit age ko kaineng'ung, kit age ko nambaisiek anan pin chebo M-pesa yon kokimokyingee.

Ele kikowala muswoknotetab kasari siretab bik chemoche kochut sukulishekab barak Ko en kerenyun ko kikonyumnyumchi icheket ngandan imuch kinyit chito anan kowol teputik koboishen simoinyin nii en gaa noton nii koboshi rabishek chekoto boishet kwendii townishek kii bakinyit tii teputik choton anan koyokto wolutikap teputik choton, ngamun nii imuch koboishen kityok silingishek tiptem kwal soet koboishen kinyit teputik choton. Koraa kotoreti kipsomaniat nekomoche kwo sukulitab barak konyor wolutyet kole konyorchigee sukulit oinon en gaa ako koraa kotko konyorchigee chomchinet kochut.